Mathondekaga igongona, rĩrĩa rĩũkaguo nĩ andũ a nanja kana a bamĩrĩ kana arata, arabu nĩ gũkoragwo gũkĩruguo irio ngũrani mwanyamwanya iria itarugagwo hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩ mũciĩinĩ mũno, arabu gũgathinjuo nyama nyingĩ mũno.

Ambe ethe tũmĩtĩ tũingi twĩna mahuti, arabu athiũrũrũkĩrie hau kamũtĩ-inĩ kau gake arenda kũhumbĩra kagĩe, kagĩe gatigacinwo nĩ riũa mũno, athiũrũrukĩrie wothe arabu acoke atũnyitithanie nĩguo tũhote gũthondeka kĩruru kĩega mũno